Omenda en gino maber ma kawangodo to chunywa ni kod mor kendo chunyawa ni kod kwe nikech onyalo konyowa e timo gigo ma chunyawa dwaro e seche mwa dwaro gi ma ok olewo. Kendo wanyalo yudo omenda e yore mopogore opogore koa e ohelni ma wause gigo mopogore opogore kendo kuonde ma opogore opogore kendo wanyalo yudo omenda ka watimo tije ma opogore opogore machalo kaka tije mag puonj, tije mag bedo jothieth. Mago mana matin kende kuom gi bende. Wanyalo bedo kod kungo matin ka wachoko matin matin gigo ma wayudo kata ohala matin ma wayudo e wi pesa kata omeda ma watiyogodo gi kata koa wuok e ehelni wa ma wayaw. Wanyalo kano keto neno wanyalo neno ni waketo keno kata kungo moro matin manyalo konyowa e ngima wa. To di ber ka ma otimore mondo wabed kod yot ni e seche gogo ma dipo ka wan kod sida moro momakowa to wayud pesa.

Kenya National Archives en kanyo ma gigo manotimre chon mapuonjowa ah e ng'eyo kata ma miyo wang'eyo kata paro matut kaluwore kod pinywa mar Kenya kuom gigo mane osekalo ndalo machon. Kae ikete gigo machalo kaka ah tipo mopogore opogore mag gigo manotimore chon kendo oting'o bende gigo machalo kaka siga, sigangla mar, ligangla mar lueny ma ne itiyo godo chon machalo kaka tong', machalo kaka ah ah pala kod asere bende wayudo kuonde machalo kod ma. Bende oting'o gigo machalo kaka goro mopogore opogore ma nyisowa gigo manotimore chon kaachiel kod oboke bende mane ondiki ma nyisowa kaka pinje jowasungu bende ne okawowa kapok ne wayudo loch mar pinywa ni endi. Bende oting'o gigo machalo kaka gik mopaa ma siemonwa gigo mane otimore chon ma omiyo

Kenya ne oyudo loch makende koka kata koa kuom piny jo agonda bang' kane osetuo gi e loch. Kendo ne giyudo lojni e dwe mar apar gariyo higa mar alufu achiel miochiko gi piero auchiel kod adek tarik apar kod ariyo. Ma gino mane Kenya oyudo ka otel negi kod ja manesobedo president mane osenindo kata mane osebedo jatend piny mane onindo Jomo Kenyatta kendo kotelnegi bende kod Mau Mau revolution. Kendo Kenya bende ne oyudo chik manyieln tari dwe mar aboro higa mar alufu ariyo kod apar. Bende mano gigo manetimre e historia mar Kenya kachiel kod tho bang' yiero jatend piny Kenya eluf higa mar elufu ariyo kod abiryo kendo alufu ariyo kod aboro ma liekore ni ji mang'eny ne owito ngima gi koa kuom lweny mane osebedo bang' tok yiero jatend piny Kenya.

Chon ogendni ne otelnegi gi jodongo mag lweny, Jodongo mag kanyakla, kendo jodongo mag lemo. To negin kod tije mopogore opogore. Eseche mane gidwaro dhi e lweny to jodong lweny ne miyogi kendo ne pwonjogi e weche mag lweny kapok gidhi e lweny bende. Jodongo mag lemo bende ne lamo negi kendo ne keto jogo duto mane e ne keto ogendni duto e alam makende ma kak ne oketogi e alam makende kendo jogo magin jotelo mag kanyakla bende ne neno ni ji ni kamoro achiel kendo winjruok ni e kind gi. Kendo e seche gogogo manitiere gimoro ma ne nyalo kelo chochni kata mane nyalo kelo kibaji e kindgi ne gichiwo puonj ma owinjore e seche ma gimachal kamano kata gima ket kamano dibed ni otimore. Magi e jogo mane otelonegi mane otelone ogendgi ka pok thuolo machalo kod magi e.

Masind luoko inyalo kata miyowa kony maduong' ahinya. Kendo e seche gogo ma wagole e chiro, samoro dipoka ok wang'eyo tiyo kode maber. To wanyalo kwayo kony kaka wanyalo tiyo kode e yor mbui ka wamanyo tije maduong' kaka inyalo ti kode e yor mbui. Bende jogo ma uso masind ni ni kod oboke manyiso wa kaka inyalo yi kod masind ni e yorno ma owinjore. Bende gindikonwa gigo ma wanyalo timo kata kaka wanyalo tiyo kod masind ni ka waluoko kode. Kata ka wasetieko luoko kode kendo warite e yorno makare. Bende wanyalo kwayo kony ne jogo mosebedo ka tiyo kod masind ni ma ni e gwenge wa bende ma ni e aluora wa ma dipoka samoro ne gisebedo ka gitiyo kod masind ni e ndalo machon. Bende wanyalo kwayo kony ne jotich ma wadak godo kuom jotich ma wadak godo e dala bende ka gin kod ng'eyo moro kaka ginyalo tiyo kod masind ni mondo gikonywa bende e yor no kaka inyalo ti kode ka owinjore e seche gogo.

Nyiepo mar mbui ber endo en kod rachne moko bende. Nyiepo mar mbui ber nikech wayudo gigo kata imiyowa thuolo mar yiero gigo mang'eny ma chunywa ogombo mondo wanyiew. Kendo omiyo okwaketh sa mang'eny ahinya ka wadhi e chiro mondo wayier kata wanyiew gigo ma wadwaro. Kendo bech gik ma wanyiew e mbui bende nengo gi ni piny kendo olor ahinya. Kendo kata kamano wanyalo yudo gi e yo no mapiyo piyo nikech inyalo kelnewagi nyaka kuonde ma wantiere. Bende rach mar nyiewo nyiepo mag mbui en ni nitiere jogo matiyo kod mbui mondo gima jomoko omenda ka giketonegi mwandu ma ok gigo mane giyiero kata gigo ma nengo gi ni piny ahinya kata gigo ma osekethore bende. To jomoko bende tiyo gi mbui mondo giwuond jomoko ni mwandu ma gin godo go gin mag adieri to kare mana miriambo lilo ma ka isechulo kata isemiyo gi omenda...

Magi to kod mamoko machalo kaka buge ma ondiki gi jo ndiko mopogore opogore man kod rieko ma a opogore gi gigo ma gisomo kata gigo magisemanyo. Bende wanyolo tiyo kod wang' jowi kwatang'o kod tipo ma opogore opogore man kod puonj bende mabeyo. Kendo wanyalo tiyo kod mbui ka wamanyo gigo ma jomoko nosetimo kata nosesomo kwa wang'iyo kuku gi kendo kaka negichako timo tujni kendo kaka gitieke. Bende wanyalo tiyo kod mbui ka waoro ote machuok ne jo ekind jopuonjre ka achiel kod jopuonj. Bende ne ma e ineno ni mondo ma e wamed neno ni somo obedo e yo no mayom. Bende wanyalo tiyo kod gigo mopogore opogore kaka buge ma iyudo e mbui kuro mondo wasom ka wayudo rieko manyalo konyo wa bende. Kendo watiyo kod gigo ma iluongo ni white board kendo white board markers.